Inoni ko minutik chenge ger komuch kogonin anan much ialde akogonin keljin neo, koraa ko lokoyat nekimuche keam akotoret eng' porto amun tinyei nutrients che kororon, koraa komeche kopaishen piik chechang' koek kerchek anan kepoishe keter imianwogik cheu pressure anan ko sukaruk.

Kotoldoloikab chemasai ko nyumnyum kenyor ak ko kora kokeboishen rabinik iole, kora katoldolikab chemasai kotere beek, ak ko kora komamuche kong'em ng'ung'unyek en oret sketukul.

Asikotepi katoltolik kasarta nekoe en ngungunyek koyoche iker Ile keboishen katoldolik che choton, boishen katoldolik chebo tugaa anan kosoroik chebo neko, yoton amunee yekeboishen katoldolik chemobo chemicals anan phospet ko iih kobure kokoe gee Koraa iker Ile yon roponi iboishen suswek iter komoib beek katoldolik chemiten. Koraa iker Ile kesember anan kotililit imbaret atgai tukul yomiten minutik imbar.

Kororon keturek amun imuche kobur kogagei yon kerindei ng'ung'unyek. Kora kome makyale, meboisien rabiinik asinyorchigei. Kora keturek chuton kotoreti amun mong'eme ng'ung'unyek ago kora ko kararan ingamun chuton kogeboisien tuguuk ab gaa chemong'eme borto en yonge korur minutik akiyam minutik choton.

Yon mokiboisien katoltolik alak tugul en minutik komuch inyorchigee rurutik tutukin kora imuch korut tuten anan komorut tugul en minutik, kora yon meboisien katoltolik alak tugul koimuch kobar ng'ung'u nyek ana imuch komanyor nutrients chechoton rurutik

NHIF koboisie en biik chebendi agowek chemaru sibitali ak chekaru sibitali, amun kigimache keger kele chi tugul kokanyorchigei kerichek agot yo metinye kiy. Kora komiten pik cheroren kerichek en kila kou kerichekab ARVs anan ko chebo tugun kerichek alak chon imokchinigei kila betut. Kora NHIF ko kimache koger kole kainya biik tugul anan kater myondo kamaenean anan komatestai en borto.

Asigokararanit etkai tugul en mbaretab bandek iger ile keboisien kotoldolik chechoton. Boisien aba kora katoldolik chebo kiyagik cheu chebo tuga anan ko chebo nego. Kora ker ile ketem mbereisishek asigo maib beek mbolea anan koib ng'ung'unyek che kororon chemiten mbarak. Kora en imbaretab bandek komatimin bandek en kila, walawal imbaret anan ko besio imin bandek ak ng'endet asi kobar gutik anan asigoter gutik chemuch kong'em bandek. Kora bandek imuche iboisien bandek chechoton, boisie keswek chechoton en imbaret ab bandek asinyorchigei rurutik cheimokchinigei anan rurutik chechoton.

Semberetab eut imuche igutyii minutiik, iguutyii bandek komie, kora imuche itutuu chemasai chenekityin Ingeboishen kora semberetab eut imuche igeer Ile yoche kechob bereisit en ano ak ano, Kora en semberetab eut komeboishien kemikols agetugul cheimuch kongem minutiik anan kongem ngungunyek oldatugul. Semberetab eut kora kokeboishien eut komemuche iboishie rabinik chechang yon kisemberii, ako kora semberetab eut koimuch kokonun rurutiik chechang amun keekutyii komie bandek

Kyanetkei ale komeal kerichek alak tugul en nduket koyoche inai ile kerichen achon cheimokchinigei ago minutik achon cheiibe iboisien. Kora yoche inai ile kimoe iboisien, ngotko kemoe iboisien iistoen chemasai anan ko ibaren kutiet koyoche inai ile kutiet ainon neyoche iib asibaren minutiet ainon komeal kerichek alak tugul. Kora yoche ing'ololchi chito nealdoi kerichek anan isoman kartasit nemiten orit asiguiye komyen akobo kerichondo noton.

Ng'ot imoche sinyorchike paspot en chokyinet Iker ileeitindoi tukuk tukul chekimokying'e asikenyor paspot initon, kora ker ilee kelipan fee chekimokying'e asikenyor paspot, kora iapplaen online anan iboishen muswoknotetab kasari iapllaen paspot, kora ker ilee itindoi id nenoton, kora yoche iaroru amune asikai imokyinike paspot initon en chokyinet.

Ng'otko koi lainit imuche imwochi chito nemiten lainit ilenchi kimuito, kora ilenchi kochob documents tukul koik ready, kora imuche ibemwochi ilenchi imuch kong'ololchi komie chito neikoto kot ko kotinye chokyinet aketukul, kora imuche imwochi ilenchi koboishen muswoknotetab kasari ko applaen anan konai Kole ano eletos komakoi lainit.

Korom komecheng kot eleimuche ialdaen maiywek, yache Iger koron kole bik Chemiten yoton anan chenekityin ak choton kounee, koraa koyaache Iger kolee tos nekit tuguk cheu kanisa anan nekit amitwakik, koraa komenyoru permit anan leshenit Nebo mungaran noton koyaache itindoi kibandet ngung, yaache itindoi amunee siinam kasit noton ak itindoi rabinik cheyomotin inamen mungaran noton anan chekilubanen leshenit

Koron koyoche inai ile lesenit ainon neimokchinigei, ago kora ko mung'aret ainon neimoche inam, ago komecheng lesenit icheng'chi mung'ara notok kainet. Kora koyoche inai regulations anan tuguk chekimoche en taonit neimite. Kora koyoche iger ile kenyorchigei pamit alak cheu chebo health. Kora komenam komecheng lesenit noton koyoche inai ile tam kelipone siling ata sigenyorchigei lesenit noton.

Ngot imache iwaal anan inyorchikei laisenitab kariit komiten kenyisiek che nyolu kori ititen, kongete kenyisiek taman ak loo akoi kenyisiek taman ak sisit. Kora, koyache iporu kole kiriwe sukulit noto nebo nekiketen kariishek, yache iporu kora kole imuche iket kariit ako kora koyache itindoi rapinik choton chekimakchikei asikenyorchikei leisenit noto. Ngot imeche iwaal leshenet koyache imwaa amune anan iporu amune asikoimach iwaal leshenit noto. Yoche ikonu kainutik che imakchinikei kewaal leshenit noton.

Asiriip tiongik che nyumnyum kiam anan che nyumnyum kemor kou kiplegok koyache imwachi biik amune asikerip tingichoto, yoche imwachi biik amune asikobo kamanut keriip tiongichoto, kora koyache yon kegeer tiongik cheu choto ikuur serikali anan ikuur choto che biik cheyai ak tiongik eng Kenya asinyokomuut asikoter biik komabaar ak kwaam tiongik cheu choto.

Ngeger pichainik ak ngerer tuguk chagakisir en pichaini kagisir kelee train with us ak igeree piik cheuwon somandos kogimuche kegeer kelee en iyeu komiten piik cheginete anan kitreineni en tuguk chechang, en iyeu kora koimuche ilanen kosisiek anan iaplaen kosisiek cheterter.

En iyeu imuche igeer ilee tesetai e citizen anan kagisir e citizen ak komiten chito nengololee, en iyeu kotreineni piik ak kobo e citizen ,e citizen kotoretin iaccesen tuguk chebo sirkali kouu yon imoche iaplaen passport ,ID, Licence anan koraa komuch kotoret en sugulisiek chebo Public

Inonii komosyinit ab serikali neginyorunen services chebo serikali kouu healthcare kiibe biometric anan kiibe siet asikenai agobo kot ko boisyee healthcare nengunget anan kot ko kiririchistan, kora keboisien yoon kirichistonen voters asigenai kele karirichistan keibe, ak tyo keboisien moshinit niton kigere en ireuu kerichistonen biik, moshinit niton kegureen mobile biometric kipoisien simoit keibe fingers prints anan keibe siet asigeboisien en sirkali.

Logoyat inoni kegure kiwi toreti piik anan "very nutritious" ako koraa kepoishe piik koter mionwogik kou piik chetinye pressure anan ko chetinye miondo ab sukaruk ako koraa kochamee logoyanda nitok, logoyanda nitok koraa komuche i'min asialde akinyorchgei keljin neo mising', koraa logoyanda ni ko toreti porto ana toreti kois kogirinda mionwogik chechang'.

Inonii ko lokonyat nee kikurei sweetmelon imuche kee boishei iyam nyan kemin anan ko kora kokimuche keyalnda ak inyorchi kee kelchin anan rabinik kora lokonyandani kobusteni health anan kotoreti borto ko kirindoi mianuakik Chee Chang

En iyeyu Kotaku teta nebo gret nikakiker alaan Nikirat kimache sike kei akotaku koteta netinye cheki chechang, koraa komiten Chito neteleli en taban nekakikochi amitwakik chebo cheko

Baishoni ba ribet ab tuga Koba kamanut mising amun inyorjinigei cheko cheboishen en betusiek tugul, koraa koimuchi inyorchigei anan iyalde chechuto akinyorchigei keljin anan Inam rabinik chechang, koraa imuche iyalde teta yangapit walutiet agetugul

Baishoni kokararan mising amun inoni komungaret Nebo betushektugul imuche inyorchi gei rabinik chebo kila bebtut koraa koimuchi iyalde tuchuton yangaechekitun anan yanitinye kewelut agetugul, koraa baishoni komuch kotinye disadvantages alak anan koimuche kotinye kewelutik cheterter amun yangamian anan Yananan konee ibaishen rabinik chechang inyae akomee koraa

Boishoni amuche ayai, inoni ko boishien kouye kigeere bik chemiten lainit ak alak cheteleldos, en yuh kegeere biik chesome toretet Helb kobuun rabinik anan ko tuguuk alak cheterter

Ichochu kosamosa kichobe Kou yanichobe chapati akimildee komengekitunkabisa akichop ki Neu mabuket en orit imuche index ki nemakinigei kot ko viazinikana kobdengek anan imache ichop Nebo bendo, yekaridee orit Iger komie akiker komie simachut mwata, yangagogerak komie index mwaitanikakochemukanaita iwekiakicheru en yotonkokakochobok oh kakirur komie

SHA ko kit negararan amun nyumnyum anan roisi kenyoru kora koimuchi koboisie pik tugul, kora koimuchi kenyoru en sait age tugul anan imuche koitchi chitugul en betut nemokchingei, kora ko SHA koimuche kolipan ropinik tugul mamiten chelelen kachanga Alan katuti ginitu kit nemuchin kityo keker kole tos kouit en SHA ko kit nemuche kochutchi pik ap polotet

Kazini kobo kamanut kabisa eng kokwet amun kimuche kenyorchikei en nyumnyumindo, ako kora ko ya keyai kouniton imuche itach toek chechang ametinye kewelut ake tugul.

En iyeyu kegere lagok chemengechen chemiten ana chekalal imbaret en taban en imbaar, kora kegere kokakobel bandek chechang' akwome kora kegere kokakolal eleo en imbaar ako kora komiten lakwet neteleli en taban negotok kole kakwam bandek chechang' amun kakoet moet

En ireu ko tuguuk che kigeere ko bobek che kakimin anan ko bunerek, en bobe chu koimuch koruutu icheken en timin anan ko kimuche keemin. kora mobechu kimuche keboishien en tuguuk chechang, imin asioldo anan imin asiome, mobek komuch koruut en timin icheken anan kemin. Minetab bobek konyumnyum kot missing, ako imuche imin ak inyorchigei kelchin, biik chechang kochome bobek, kigeere KO tuguk chekibo keny che natural ako kora ko geere bik alak ko kerichik anan ko kokoon tuguuk che kikuuren penicillin

Kit netot komil biik en yuh, kegeere paipai neunekorut en olemaimbar ako koruut en elepita ele makisember ako mochobomochob chii. Kora paipai ini ko kit nemile akinendet ko koi chechang missing ako kobuur komakerker tugul alak koechen ko alak ko mengechen

Asikenai akwoindab ngungunyek kimuche keboishien oret nekikere layers chebo ngungunyek, ngungunyek kotinye layers so ingekeer leas chebo ngungunyek kobik Che bo sanis komuch konai kole ngungunye chu kotindo pointisiekata. Kora kimuche keib ngungunyek ak kepiman uindab ngungunyek. Ingetesten ngungunyek kimuche kenai kele ngungunyek achon chebo keny ako achon chebo koyoin.

Inoni ko giit neimuche kotoretin yoon itinye tebut agetugul, ago koraa koimuche kotoretin amun roisi anan nyumnyum inyoruu tebutyonoton komeboisien anan komecheng en oldo agetugul, inonii kora ko gigotoret biik chechang anan ko gigoyochi biik chechang kasiit koek roisi biik chemiten kasisiek komuch koger koniton ko oreet neroisi kochengeng kiit negomokyingee en kjasit, inonii koraa komuch koo yai chito koek lazy anan imuuch koyai chito komat koyai kasiit nyiin kogany kityo komwochi at yoo keyochi, koraa chechang komagoloneni magomogengii kotagogilgee koot mising amun imuch koteeb kii agetugul negaibwaat anan negagitebeen en yuton.

Inoni kolokoek chengialda kotinye rabinik chechang kot misingakenge en logoek chekali en ndonyoishiek koraa kokoroito Ku inoni anan ko logoiyat ne nutritious imuche kotaret borta en tuguk chechang akokonin nutrients Che choton chekimakin gei en borta, koraa logoiyandani ko imuche koraa imin en akitaya iyalde akinyorchi gei rabinik Kou yangagimwa akinyorchigei rabinik chechang Kou yangagimwa Kole Noni kotinye rabinik chechang mising akongerio keti koimuchi ibaishen anan inyorchigei kelchin Nou mising

En koi kegeere kitabusiek chekakikonoor ako kakipangan en inat inat, kora en mesosieok kegeere komyutaisiek ak taipureitaisiek chekokinde mesosiek, en yuh kegere ko inoni KO library anan olekisomonen, kora kekeere ko kit nekokiboisien tuguk chukiboo keny kou kitabusiek en biik chemoche kosomaan kitabusiek ako kora en bik chemoche konyumnyum kasit anan cheboe koyai kasit koik Roisin, imuche ichil komyuta anan iboisie komyuta ne musoknotet ab kasari chechoton ko roisi ako imuche inyorchigei kora tuguk chemokyinigei en saisiek tutugin. En chito nemoingen kochill komyutaisiek chemiten meset en koulekikertoi koimuche kocheng kitabusiek ak konyorchige akichek kit nekomokyin gee

Ng'endechu kikuren yellow beans ko ng'gendek che kokororon mising Ako matinye acid chome piik chetinye alcers amun matinye acid, ng'gendek chu ko anyiny mising Ako rurtos ngemin eng mbarenik kora ng'endechu komatanomei tiongik anan mataamei susurik Yan kakikonor, ng'endechu koran koanyiny ngeam. Eng piik ap mungaret ko ng'gendek chu kotinye rapinik checheang amun chome piik checheang kora kotinye rapinik checheang engkialda mau ng'endek choalakbeingwany nepo ng'endek chu komitei Barak mising

En iyeyu kegere logok cheyae testi chebo kcse ako en koraa komastage kokakisir primary school kakisir testi chebo kcpe en barakiat en kartasit niton kakisir knec Kenya National examination council koraa kekere Kole en testi ichuton ko kibo wenesday second June elibushiek aeng ak tibtem ag agenge miten koraa elekakisir kele registration togu Kole inoni ko paperyat anan ko registration Nebo kcpe AK kcse

Iniker amitwokik Chu imuche inai ile imuch Kobo Chito ne lenindetamun en yu kegere siok ab keliej abingokyet kikere abutanik ab ingokyet kikere kimyet ii ak en tapan reyuno kekere tukuk cheu kachumbari anan ko ingokyet nekakiseken amun lumek kochome kwam abutanik ab ingokyet ak keliej ab ingokyet ichech komokoikoi omitwokik ab chitab kutit amun echek komokiome keliek anan ko abutanik kiome kityok borto en ingokyet ki nemuche inet gen en yu imuche kityok inai ile kit nekakiwirta en ingokyani ko kityo putek ichegen che kokisilen ingokyani tukuk alak ko kokichop ak Kiam.

en mezaani kegere kigogulisiek oeng age komiten pendo ab ngokyet neganyi subuu ok ingo komiten pendo neganyi koraa supuu, koraa en taban komiten kiit neuu logoyat ak en taban oldo agee komiten ovacado, imuche iaam tuguk chu iboisien imuche iamde muchelek en biik alak komuche kwaam koboto chabati anan ko en biik alak koimuche iaam iande kimyeet .

Asinai olekiyoito boishoni koyaache sir anan koiyai komie en temutik ab secondary koraa asinai anan iwe isomanji anan iwee sugulit nekisomanjin kerchek koraa asinai Kole Koba yeliyaitoi baishoni koyache kokoinetgei komie agiguie komie amun inoni ko baishet nedilenen anan ko kinyoe bik komamache Chito netomo Kanai kopractisen anan konam komie ,baishoni koyache kokorinai anan koyache inetgei komie asiyae Chito neyame baishoni koyache koraa kochito netinye nyikainatet neo, Chito neyame koraa baishoni ko Chito nigigoyanbkobaishechinbbik en mugulendo neon, Chito ab baishonik ko Chito neachome bik kotko mising kosir yelechomdoo rabinik ako yache ichome kasin ngung siyai baishet neuni

nyanyik komoche boiset neoo moche ribeet neoo koroon komenam imiin nyanyik komoche inai ile nyanyik taibit ainon neiminee, yoche koraa inai ile nyanyik kemine en kasarta ainon omun nyanyik komomoche ropta neoo momoche koraa ngoeet asista ago moche koraa inai ile kichoptoo nyanyik asikopwa komyee anan inai ile kyoldotoi ano nyanyiik omun nyanyik kotindo rapinik chengang yoon kogiriib komyee, koraa nyanyik koyoche inai ile kiriben kerichek achon asimaam tyongiik, koraa koyoche inai ile nyanyikkeminchin ano ak ano.

En yeu kegere boisiet ne telelelchin kiit agenge ne kiim en Kenya, noton ko lewenishiet IEBC. Iniger boisioni kobwatun agobo lewenishiet anan iniger kobwatun agobo biik che mara koite kuraishiek anan kogere ele wenditoi lewenishiet anan ko biik che mara komachei kobarasta walutik ab lewenishiet

Kigotoret piik ab YouTube chepo creators che cham kochape videos anan ko music anan ko tuguk alak tugul che cham kochape eng' YouTube, koraa iniger koroi ko i'muche i'downloaden music anan icheru i'tyendo ak tora iker yo metinye bundles anan yo imiten offline.

En yeu, kegere biik che katobot en meset. Ago en bichoton tugul kotindoi age tugul kompyutait nyin ak beek en meset. Kimuche kelen bichuton komiten tuyet amun miten kiit ne mwalalen agobo kompyuta chuton anan komiten kiit ne keng'alalen ne yachei keger en kompyuta chuton. Ago yachei kisub akiarorchin akinet chitugul agobo kiy yoton

Yachei kinet biik agobo amunee sikobo komonut kewirta chapuk en oret ne nyolunot. Ago kora koyachei kemwachi biik kelenji ngoyai chito kouniton koleluti neoo missing. Kora keyachi kemwachi biik kelenji ing'ot kenyor chito neyae kounitoni kogimuchei kekochi penalty anan kogimuchei kerat anan kogimuchei keger kokayai makosa neoo kot missing. Asikeger kele chitugul kokawirchi chapuk ole nyolunot etkai tugul

Koroi kotam ayalen rabinik chekile en eletam Alen akokanyoru chi ngealda rabinik Chemiten Beit ako rabinik chekabare sawa kochang kosir yeletam ayaldai tos koroi ko kit neyache kiyalfa smiling ata anan biker ko kit nenamege AK rabinik Ata Sinai ngot ko Kali anan kotkotam kialdewon kit nemanoton

Katuyet noton komuch kotoret tiongi'ikab timiin amun, ye kogotuiyon serikali ak biikab kokwet agong'alal amuneishek, amunee sikobo komanut kerib tiong'ikab timiin ago amunee sikobo komanut ko mat kebar icheget. Kora koyoche kineet biik kelenchi inonano ko tengekto neo missing amun ingot kenyor chito kobare tiong'ikab timiin komuch kwo chela anan komuch kirwokyi anan kolipan rabinik chechang kot missing.

Ngeboishe muswaknatet ab kasari kelebanen bik rapishek ikere Ile notok konyumyum mising amu imuch konyorbiik rapishek kwak eng kasarta ak eng sait ako kora komamiten chorset age tugul ngeboishe muswaknatet ab kasari

Lainitab Airtel komeboishien rabinik chechangyon iole, akora yon keial kimuche kekonin bonus nebo bundles ak calls en lainat ab Airtel akoi Airtel. Kora yon serial lainitab Airtel koroisi iolchi gee bundles chemiten en oliet nemi ngwony rabinik. Kora imuche ial kredit iolchii lainitab Airtel anan KO minutes yeityoo ibirtee betut komugul iboishien lainitab Airtel bokoi Airtel kora koroisi yon kebirchi kongeten Airtel akoi lainitab safarikom, Imuche kora icheruu rabisiek en lainitab Airtel en mpesa kouyon icheruu en safarikom. Laini nitok boo Airtel kora kokararan network nenyinet memuchi ichengchi gee network anan moimuche koimiin network yon kerial lainitab airtel

Eng yuro yu komitei chito nekatepot eng kot nekapuur komatamiten chi, eng yu kora, kegeere kanam karatasit akomiten tugk che kakiseer eng inaat kele VCT yeyu ko olekipimane biik ak kengololchine biik akobo ole yoche kopuurto.

Amun keturek komuch kopuur kokagee eng ngungunyek, kora keturek komepaishe rapinik chechang iale, kora ko imuch inyorchikei eng oret nenyumnyum mau kerichek chekatoldolik che chulatin ako eng katoldolik che chulatin koyache ingen ipiman komnye. Kora, yon makipiman komnye anan yon menai ipoishe komnye komuch kongem ngungunyek anan ko minutik chemiten eng imbaar.

Tiengei kiit neo imbaaret, ko tiengei kaltoldolik che tiane cheyoche inde imbaaret. Kora kotiengei kasarta anan arawet nekiminei bandechoto, yochei inai ngotko laalei asista anan kot koroponi sinai ile katoltolik chetiana cheyoche indee imbaar. Kora, koyoche inai ile bandek chetya che indoi katoltolik chekimine anan che kikoruut asinai ile makchinikei katoldolik chetiana chekindoi.

Yache ingen anan itinye ng'omnatet tugul akobo piret ab kura ak tukuk chekimakchinkei eng piret AK kura ak amuneishek asikepir kura kora koyache itinye ng'omnatet akobo kompyuta asiboishe eng betushe chotok.

Ane kokakichorenan simoit, kamiten lainit, akwomoche ariplesen lainit, anan iwolwon lainit en chakchinet. Ago kora, amochei amwa asikong'et

Boishoni ko boishet nekarran kot missing amun toretii logok chemoimuchegee kwolchii ge tuguk cheu chuto, kora en ireyu ko kobor kele kakitoret lakwet ne cheptoo konyorchigei tuguuk chebo komonut missing, en sobet nenywanet. Kora en ireu ko kakigeer kele tililindo anan kokitinde tililindo kwo barak etkai tugul. Ako kora en ireyu kokokigeer kele yoche kinet logok akobo tililindo anan yoche kinet logok akobo olekiboishiotoi tuguchuton. Tuguchuton anan pads ichuton keboishien ko olienywan komiten barak ako sigiik chechang komoch komoityii kwalchi logokychwak tuguk che chuton ako tuguuk cheu chuton komuch kotoret logook kosomoso komie anan kobaa sugul en betusiek tugul kergei komiten en betutab arawet anan komiten komie. komalasima kotebi lakwet en gaa amun yon kokikochi tuguuk cheu Chu kokilenyin imuche kobaa sugul komaimatgee

Chorweng'ung nemache ikur kony eng betut ab boiboyet imuchen ibirchi simoit atyo imuchen iwe kora iboimwachi amu chorweng'ung notok Kobo kamanut missing yache konai kole inendet Kobo kamanut eng betunatok ako Inendet ko chito nimakinikei kotepe mising eng betunatok

Boisioni ko kararan amun i'muche iger lakwet ne mi moet akityo iger ole urerendoy akityo iger ole nyondendoy akityo koraa poipoet eng' toket ab sigikindet ikobokere lakwet nyin koraa boisioni ko much kogonin rapinik anan keljin neo mising' amun yachei kelipan asukoger chito kiit netesetai eng' porto nyin koraa inoni kopaisiet nekararan amun toreti sigik konay kiy neteseitotoy lakwet nemiten moet nyin ngotko miten komnyee ara koraa igere kourereni ikere ipoipoichini akot mising' koraa boisioni ko kararan amun en iyeu kokegochi chito poipoet nenoton kogerchigei kiy netesetai eng' porto nyin.

Chanjanani, kobo komonut missing en lagok amun kouniton konae serikali kole lagok tugul kokaitchin chanjanani. Amun en kounitoni ingikochi lagok chanjanani kakikochi chebo kerichekab vitamins kotoreti lagok koechekitun komyee. Akonyorchikei vitamins che choton. Kora kouniton, kondayankabiit outbreak nebo myondo, komuch kofaitan anan komuch komanam lagok